Hĩndĩ ya gĩthurano, niĩ nĩ ndatuĩkaga wa gũcokanĩrĩria andũ, nĩ ndatuĩkaga wa kũmaiguithania nĩ, magĩe na muoroto ũmwe ĩndĩ tondũ nĩ ndatuĩkaga wa kũmenya atĩ harĩa andũ matuĩkĩte wa kũnyitana mena muoroto ũmwe no mathiĩ hanene no mathiĩ na mbere kwa njĩra ĩ igũrũ mũno. Kuũguo niĩ nĩ ndatuĩkaga wa gũkenerera rĩrĩa ndĩraria na andũ, ngatuĩka wa kũmaiguithia, ngatuĩka wa kũmahe ũrũmwe, nĩ getha matuĩke wa kũgĩa na muoroto ũmwe. ĩndĩ tondũ nĩ ndatuĩkaga wa kũmenya, matuĩka wa gũthura thirikari njega ĩyo thirikari ĩgutuĩka ya kũndeithia niĩ ndĩ mwene. ĩndĩ tondũ nĩ njũĩ thirirkari njega ĩrehaga maendereo maingĩ harĩa harĩ ũrũmwe wa andũ. Kana andũ-inĩ he kĩrĩa, he matũũra ngũrani ngũrani.

Mũcara wa thĩ yothe nĩ mũcara ũrĩa ũtuĩkaga wa kũnyitwo nĩ mabũrũri ngũrani ngũrani, harĩa matuĩkaga wa gũtaranĩria mũcara ũcio wothe nĩ getha ũtuĩke gũkorwo wĩ mũcara wa thĩ yothe. Ĩndĩ nĩ mũcara ũrĩa thĩ yothe ĩtuĩkaga wa gũkorwo ĩkĩhũthĩra Mpesa nĩ getha matuĩke wa gũtũma mbeca kuma handũ hamwe, kuma kwĩ mũndũ ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ. Kuũguo ũcio nĩguo ũkoragwo wĩ mũcara wothe wa ũrĩa tũkoragwo ũhũthĩrĩtwo igũrũ-inĩ wa Mpesa. Naguo kĩhumo kĩaguo gĩkoragwo yumĩte kwĩ andũ kĩene kana andũ kĩũmbĩre arĩa matuĩkaga wa gũtuĩka wa gũtũma mbeca ici kuma he mũndũ ũmwe gũthiĩ ũrĩa ũngĩ thĩ yothe.

Aguni a mangĩtuĩka wa kũgunũo harĩa matuĩka wa kwambĩrĩria iganda ngũrani ngũrani bũrũri-inĩ ũngĩ, na kĩrĩa, iganda icio rĩrĩa ciratuĩka wa gũtuĩka wa kũruta wĩra, nĩ matuĩkaga wa kũgĩa na ũguni mũingĩ. Tondũ iganda icio nĩ cikoragwo gũthondeka mbeca. Kana magatuĩka wa kũgũra maĩka maingĩ ma mĩgũnda, kũrĩa matuĩkaga wa kũiga ng'ombe, harĩa matuĩkaga wa kũrĩithia ng'ombe icio, na ng'ombe icio magatuĩka wa gũcinedagia, ĩitha cikendagia iria, kana cigatuĩka wa kũendia nyama. Na rĩu hau nĩ matuĩkaga wa kũgĩa na ũguni wa igũrũ mũno. Kana harĩa matuĩkaga wa kũhũthĩra mbeca ciao kana kĩgĩna kĩao igũrũ-inĩ ríĩ ũrĩmi bũrũri-inĩ. Harĩa matuĩkaga wa kũendia indo iria matuĩka wa kũnyita kuma ũrĩmi-inĩ na magatuĩka wa gũciendia thĩ cia na nja na rĩu hau niho matuĩkaga wa kũgunĩka kwa njĩra ĩ igũrũ mũno. Koguo mũikari wa thĩ ĩngĩ no atuĩke wa kũgunĩkĩra nginya bũrũri ũrĩa ũtarĩ wake.

Nĩ ũhũthĩkaga, nĩ ũhũthagĩra mbeca nyingĩ tondũ kũgũra tũmathandũkũ nĩ getha gũtuĩka wa kũiga indo icio, kũiga indo icio tũmathandũkũ-inĩ nĩ ihũthagĩra mbeca kĩgĩna kĩmwe kĩ igũru mũno, na mũikari kana mũmbiacara ũrĩa ũtarĩ na mbeca icio no aremwo nĩ kũhũthĩra njĩra iyo ya kũmenyithia andũ. Kana ningĩ nĩ ĩhũthagĩra wĩra mũingĩ na nĩ mũndũ nĩ atuĩkaga wa kũnoga, ĩndĩ gũtuĩka wa gũka tũmthandũkũ tũu kuma handũ hamwe nginya harĩa hangĩ, koguo mũndũ nĩ akoragwo aiguĩte anogete.

Gũkorwo ho kwa mĩkombo ĩrĩa ĩrarĩho mbere, magakorwo magĩkorwo matirĩkĩtie kũrĩha thogora kana ngombo iria mararĩ nacio mbere-inĩ. Kana ona haria gũgakorwo kwĩna ngombo icio cigatuĩka wa gũkorwo nĩ ciratuĩka wa kũrĩhwo ciĩ na interest ĩ igũrũ mũno.

Njĩra ya mũhiano na kana kũhũthĩra, ũhũthĩri wa ndemwa cia mũhiano ĩgakorwo ĩ njĩra ĩmwe ĩtuĩkĩte ya kũhũthĩka nĩ ambiacara aingĩ, gũtuĩka wa kũmenyithia mbiacara ciao kana gũtuĩka wa kwendithia mbiacara ciao intaneti-inĩ. Ĩndĩ tondũ kũu intaneti andũ aingĩ mũno nĩ maratuĩka wa kũingĩra intaneti kũrĩa matuĩkaga wa gũthiĩ kwĩrorera na makĩrorera kana makĩrora maũndũ marĩa maratuĩka wa kũhanĩka kana marathiĩ kũhanĩkĩra gũkũ thĩ kana bũrũri-inĩ nĩ matuĩkaga wa gũthiĩ magacemania na kaũndũ kau karĩa ũtuĩkĩte wa kũhũthĩra kana,

Arĩa matuĩkaga wa gũtuĩka wa kuongerera ũhoro wa gũthomithia ciana mathukuru-inĩ ũhoro wa ũhũthĩri wa mbeca, kana arĩa matuĩkĩte wa kũrĩkia thukuru magatuĩka wa gũĩtwo mũcemanio kũrĩa matuĩkaga wa gũbundithio gĩbundithio gĩa kũhũthĩra kana mahũthĩri ma mbeca. Ona harĩ ho igũrũ rĩa ũcio wothe, kũrĩ gũkoragwo na makundi ngũrani ngũrani mũingĩ-inĩ arĩa matuĩkaga wa gũtuĩka wa gũthi kũrutwo ũhũthĩri wa mbeca na nĩ igũrũ rĩu nĩ matuĩkaga wa gũteithĩka mũno. Ona hau ona igũrũ rĩa hau hothe, mabengi maingĩ nĩ matuĩkaga wa kũngũira gũkũ matũra-inĩ kũrĩa matuĩkaga wa gũbunditia andũ ũhũthĩri wa mbeca ĩitha makanitha-inĩ kana magatuĩka gũka matũra-inĩ kana magatuĩka gũka handũ mũnanda-inĩ kana handũ ngũrani ngũrani.

Njĩra ya ndinjito ĩrĩa mũndũ atuĩkaga wa kũhũthĩra nayo mbeca nĩ njĩra ta ya kũhũthĩra Mpesa app harĩa ũtuĩkaga wa kũhũthĩra ka Mpesa app gũtũmĩra mbeca mũndũ ũrĩa ũngĩ. Harĩa Mpesa app kamũira ũtũmĩire mũndũ nĩ ĩtuĩkaga ya gũkũhe rĩtwa rĩa mũndũ ũcio na ĩgatuĩka wa gũkũhe handũ ha kuuga ĩ nĩ ngwenda gũtũma mbeca ici kana ndirenda gũtũma mbeca ici. Ona igũrũ rĩa macio hena app ingĩ ĩyĩtaga ya binance harĩa mũndũ no ũtuĩkaga wa gũtũma mbeca ciaku thĩiniĩ wa ĩitha nĩ ta thĩiniĩ wa ciĩ ta ndora kana ciĩ ta cia Kenya, ũgatuĩka wa gũtũmĩra mũndũ ũngĩ, harĩa mũndũ ũtuĩkaga wa gũtũma wĩna a adress ya mũndũ ũcio. Harĩa mũndũ ahũthagĩra thimũ yake, ũgatuĩka wa gũ paste address ya mũndũ ũcio na ũgatuĩka wa kũrora rĩngĩ kana namba ĩyo kana address nĩyo yake, nĩ getha ũgĩtuĩke wa gũkĩmũtũmĩra.

Harĩa matuĩkaga wa gũĩta kana kũhũthĩra email ya mũndũ, harĩa matuĩkaga wa gũgũtũmĩra e, ũrĩa marenda gũkũĩra, thĩini wa kĩrĩa, thĩinĩ wa email. Kana magatuĩka wa gũkũhũrĩra kuuma, bengi-inĩ, matuĩkaga wa gũkũhũrĩra thimũ-inĩ yaku na magatuĩkaga wa kwarĩa. Kana magatuĩka wa gũgũĩta ĩmwe kwa ĩmwe nginya honge-inĩ ciao.

Mabengi nĩ matuĩkaga wa kũheana mbeca harĩa matuĩkaga a kũhe andũ kĩũmbe mbeca, harĩa matuĩkaga wa kũgũra mĩgũnda kana ngari kana kwambĩrĩria mambiacara harĩa matuĩkaga wa kũĩguna na njĩra ngũrani ngũrani na mbeca ici. Oro harĩ ho namo mabengi maya nĩ matuĩkaga wa kũnengerwo mbeca iria matuĩkĩte wa kũkombithania, na kĩgĩna kĩ igũrũ mũno na oro hau nĩ matuĩkaga wa gũteithĩka na kũiga mbeca ciaandũ. ĩndĩ tondũ matingĩkĩhita gũgĩciga handũ hamwe mbeca ici. O harĩ ho nĩ matuĩkaga wa gũcoka kuonjorithia mbeca ici thiĩniĩ wa mbiacara ngũrani ngũrani ĩitha nĩ kũgũra mĩgũnda makĩendagia mĩgũnda ĩno, kana magatuĩka wa gũĩka atĩ, kwambĩrĩria mĩkawa mĩnene harĩa matuĩkaga wa gũteithĩka kwa njĩra,